Tijni itime mondo ogol chokruok mar oganda mathoth e stend mar wuoth, manyalo kelo weche machalo kod kwo kata ketho seche mang'eny mar wuoth. Kopogore gi mano, tijni inyalo time mondo ng'ato oteng' nafase mar bet e mtoka chon nikech jowuoth nyalo bedo mang'eny.

Tijni dwaro ni japuonj nyaka bed mapuonjo nyithindo kaka itiyo gi compute, kendo mondo computer ti nyaka teko mar stima bedie eka gi ti kaka dwarore, lai mar mbui be dwarore mondo ka gimanyo gik ma gidwaro ginyalo yudo e yo ma yot

Piny owacho mar Kenya ema nigi mibadhi moloyo, nikech sani e piny mar Kenya, ng'ato ok nyal yudo tich kaonge ng'amo ng'eyo kamomanye tijno kata kaok onyal ogolo asoya mondo oyud tich modwarono. To mibadhigi, nitiere nyaka kuom jotelo mag Kenya. Kanyalo golo ranyisi moro achiel, en kandalo mane jalup mar piny Kenya, Kithure Kindiki, nodhi e gweng' moro mar Kiambu kowachoni, noore gi jatend piny Kenya, kendo nogolo asoya mar omenda. Tonokodwar ni camera omake tochiwo ka ochiwo omenda ne jodak magweng' no.

Anyalo lero ne ber mag chege moko mok oyierogi kata mok odwagi kanyise ni: chak modwaro no onge gi pogruok maduong' ahinya kod mamoko modong' e duka gi ma ok oyiero gi. Anyalo nyise kendo ni chege mamoko gi be nitiere gi gik mang'eny ma gikele del kata e remo mana kaka chak ma odwaro no. To kendo nengo mag chak moko gi be ni piny kopogre gi chak ma odwaro no ma nengo ne niga malo matin.

Gima biro e pacha kaneno picha ni en somo mag nyithi skul matindo tindo. Nikech kaneno picha ni aneno nyathi skul taneno jii ariyo machiel omako chat tachiel siemo ne nyathi skul ni gik mogor kata ondik e chat. Chat no kaneno, aneno ka en a, b, c, d to a, b, c, d ni en gima gik ma ipuonjo nyithindo e skul nyithindo matindo tindo ma koka chako somo.

Mondo arit lee manyalo rumo kaka apuoyo, anyalo mako apuoche mang'eny, akelo gi dala kendo anyalo gero ne gi ot maduong' morogi, aketo ne gi pii to amanyo ne gi chiemo be ma ginyalo chamo pile ka pile. Odgi ni be anyalo keto maler mondo ka gidak to gidag e ot maler kata ka gichiemo to be gichiem e ot maler. Bang' seche matin anyalo golo gi mondo gikaw muya ma mantie oko matin bang'e to aduoko gi eot eodgi kanyo. Kamano abro rito gi maber.